Ng'alekab muswong'notet ko kikotestai mising'eng' emoni nyoo kinyoru kele muswong'notet keboishe mising' eng' emoni eng' kasarta nebo nguni biik chechang' koboishe moswong'notet eng' oratinwek cheterter mi cheboishe moswong'notet nebo soet koneti temik tukche makat keyai asikobit kokororonitu minutik chekamin icheget kora ko akot ng'alekab muswong'notet kora kokonu anan konetech akobo tukuk chebo akot siasa anan ko chebo akot serikali amun kinyorchini orit tugul ako sikobit kerip naet eng' bandaptai eng' muswong'notet nebo temishet ko makat kenet temik tugul koboishe tukuk chebo muswong'notet cheu simoishek ak keteshioshek cheterter asikobit konetkei tukuk chechang' akobo ng'alekab muswong'notet kora kikoit akot tukuk cheu traktok cheketeme mbaret ko makat kotindoi biik cheingen koboishe trakto choto asikobit komakon nyosutik cheterter kora kekere kele muswong'notet

Kikotestai mising' ng'alekab muswong'notet ab kasari eng' komosta nebo temishet ako sikobit kerip naet eng' bandaptai nebo muswong'natetab temishet komakat kenet temik tugul akobo tukuk cheu soet chekonu kanetutik chebo ng'alekab temishet kondikakonai ichek koboishe tukuchoto bo muswong'notet komuuch konetkei tukuk chechang' akobo temishet asikobit konai tukche riptoi minutik wach kora komakat konetkei koboishe tukukab muswong'notet cheu akot traktok amun eng' kasarta nebo nguni ngitinye mbaret ne oo komakat iboishe traktet asikobit kotem eng' chokchinet kora ko biko akot cheu temik cho kolei chaik eng' imbarek wach Ako mbarenik cheechen ko eng' kosorwek alak komochei kotindoi moshinishek cho kikese chaichoto asikobit kochokchi boisheng'wai ako kora kobo kamanut mising' konetkei ichek tukchekiboishetitoi moshinishechoto

Ane ooi temindet negole tuguk cheterter en mbaret , cham omine ane chaik akomine kawek ago kora oi temindet nebo kiagik ako sikobit anetkei tuguk chechang' agobo temisiet ii, kocham asiken ane ng'omnotet tuguk cheterter . Netai kocham osiken ane ng'omnotet komosto nebo soet amun komosoto kocham eee kineti tuguk cheterter indiwe komosto neu tiktok anan ko komoswek cheu ogot youtube komuch kenetin tuguk chechang' missing' agobo temisiet. Imuch kenetin tuguk che imuch iripte minutikuk akoi koit kasarta nekese ak kese rurutik chekororin missing'. Kora komosoto bo soet kocham kora kinetisie anan ii komiten konetutik chebo tuguk akot chekiripto kiakik cheterter ko en yoton inoe cheimuch iripte kiakiguk ii ago konin ng'omnotet neo missing'. Kora kotab owendi ane tuyosiek chebo kipagenge cheineti agobo temisiet.

Eng kila temindet ne tindoi tuga anan ne ribei tuga, komakat kotindoi kalanisiek chebo chego, kalanisie choto bo chego kotoreti mising amun ii, kiibe kalanisie choto chego, konyikeibei agoi ii ole kioldochini chechoto, ako kalanisie choto bo chego ko makat kerip mising, ane ko aitemindet nebo tuga, mising ko tuga che konu chego, kocham atinye kalanisiekchuk che chang, ako cham aribe kalanisiechoto eng oratinwek ii che terter, netai ko makat anan kocham auni ane kalanisiechoto aboisie beek che belebich ii, asikobit kocher sumdo tugul ne tindoi kalanit noto, korok ii, aribe kalanisiechoto mising asikobit komatuitokei icheket.

Eng' nguni emetab Kenya kokikwo tai mising' eng' ng'alekab muswong'natet ako sikobit inyoru boishonik alak tugul chebo serikali komakat iboishe oranoto bo muswong'notet nebo ecitizen ako eng' yoto ko mii tukuk anan ko boishonik chechang' chebo serikali kong'ete chebo akot ng'alekab keriniwen licence ngimoche kora inyorchigei passport ko muuch inyorune orit yoto ak alak cheterter ko ngomito werto nemi koborchini Kwan ole kinyititoi ecitizen ko makat kolech kwan nenyi kotindoi korok kipandit kora kemochei kii neu akot nambet nebo simet ak kainutik tugul chebo Kwan notok asikobit kochut ecitizen ko ndikakochut ecitizen ko muuch konyor boishonik tugul chemokchinigei ine eng' orit yoto

Biik cheterter eng' emetab Kenya koboishe benkishek cheterter kokonore chepkondok wach muuch iboishe benkit neu nebo KCB anan konebo Cooperative anan akot konebo Equity anan ko agetugul nekechomchigei ako ngele katinye ane kadinyu nebo KCB anan yakonore rapinik chu benkinoto bo kcb akaro ale mi boishet nekotestai eng' kadinoto nyu komakat apirchi benkinoto bo KCB akaarorchi tukuk tugul chekatestai apirchini eng' nambaing'wai noto matilin kii korok aarorchi icheget alechi mito boishet nekotestai eng' kadinyu ako makat kosup icheget asikobit komakiipeno ropinikchu eng' benkinoto

Eng' emoni bo Kenya komi biik chechang' chemokchinigei toretet nebo biik amun icheget kobunei kaimutik chechang' anan cheterter agenge eng' bichotok mokchenigei toretet nebo biik ko lakok cho kikiwirta akomi komenyei komosta anan kot nebo lakok chikikiwirta alak ko biik cho kikoyosikitu ako maimuchigei ko icheget komakat kebab konyiketon akotoret icheget mito akot biik cho kosirto boishek wach ko muuch konyiketoret akot ichek ko ngele kami abongoni betut nebo Easter awo konyaton lakochoto akaipchi toretenyu lakochoto mito kot nebo lakok chekikiwirta akamoche awo ak chorwenyu nekikuren amina asoisoi inendet alechini betut noto bo Easter kukabongoni awo nyaker lakok eng' korchotok bo lakok chekikiwirta akosome inendet kebe tuwai asikobit kumawe anegei konyaton lakochoto

Boishet kobo kamanut mising' eng' sobet nebo chi agetugul amun boishet kokochini chito keljin chechang' mising' chi nimatindoi boishet kobunei kaimutik mising' amun manyorchinigei chepkondok ko ngitinye chi boishet inyorchigei chepkondok chetoretin eng' sobeng'ung' ako ki ngobo tai awendi ane konyayoe boishet ko kiawe kong'etkei gaa anam pikipikit akoi junctionit nebo oloto bo gaa korok alany anyun karit nekiwendi agoi taoni noto bo gaa nebo eldoret ko ndait taoninoto konyaru anyun kot nebo tupchenyu asikobit amusta boishet eng' betut nekirubei amun kikawe atkekono betunoto rubei koek betut natoune boishenyu

Kikoit miyonwek cheterter eng' emoninyo ako miyonwe choto ngonamin ko makat iwe keteshiet nebo kanyaiset asikobit kenyain ngiwe keteshonoto bo kanyaiset inyoru biik choto cheinyoi biik chetindoi miyonwek biik chotok kekure daktari anan kekure kanyaik ako bichuton komuuch Konya biik amun icheget ko kisomonji ngalechoto bo kanyaiset ako tukuk chekonyei ichek konya biik cheimyondot ko tukuk cheu korok lipanetab rapinik amun icheget kelipani rapinik komakat konya biik komyee kora kukamwa ale amun icheget kora kokisomonji ng'alechoto bo kanyaiset ineni konyoi biik cheimyondos alak eng' icheget kochomei koyoei boishonoto ineni kikochergei Konya biik choto imyondos sikoro kole kawechgei konyor borto ng'wai nekibo tai akoyai boisheng'wai

Eng' emoni bo Kenya komito komoswek cheterter chekeserei biik cheyoei boishet muuch ko kampunit nebo chi anan akot nebo serikali ko eng' komoswechoto kiyoe boishonik komakat komi biik kipagenge nitok ko amun komito biik kipagenge koyoyoskei komye boishet amun chitugul koyoei boishet sikobit koro kole mito badaptai eng' komosata yoe boishet ichek mau komamii kipagenge biik amu ngumami kipagenge biik komayoyoskei boishonik chechang' amun chitugul kokonyi chito age koyait boishonoto ako kora komi biik chebunei kaimutik komayoei boishet tukye katayoitoi kumabunei kaimutichuto ara makat komito biik kipagenge asikobit kokanapta boisheng'wai anan ko kampuninoto